Ma endi en laktar mar dhok to gige tich monego obedgo en ni, onego obedni en gi lony mar thiedho dhok. Mar ariyo onego obednii en gi sindan mar chuoyo dhok kachiel kod yath mar dhok. To moloyo moloyo maduong' ahinya nyaka bedni osomo ma omiye barua ma nyisoni olonye thiedho dhok. Koro sani endi waneno kothiedho dhok too

Ber ma ng'ato nyalo yudo kuom tiyo tijni en ni mokwongo ma japur magoyo ne dhiange yath. To seche mogo ne yath to parasites kata kute madi beni nie piend dhiang' dhi tho. To ber ma ng'ato nya yudo kuom tiyo tijni en ni seche ma osego ne dhiang' yath ma koro onge parasites e dende, dhiang' nyalo golo chak mang'eny moromo. To kosetimo kamano to japur be bedo gi mor ahinya nikech oyudo yuto maber ahinya. Oyudo yuto mar pesa mang'eny nikech odhi uso chage to oyudo pesa moromo.

Gima biro e pacha ka aneno tijni en ni mokwongo maendi en duka ma iuse kothe. Kendo en duka miuse yedhe mag puro. Iuso gik mang'eny mopogore opogore. To gima neno ka ang'iyo tiponi en ni maendi japur. Ochalo japur ma obiro ng'iew kodho modhi puro. To kodhi monyiew ni chalo mana koth oduma. Ma sani endi en sa ma jikome kaluwore gi seche ma ong'iewe oduma ni. Koro ahinya ahinya gima biro e pacha kaneno tijni en ni tijni en tich maber ahinya. To kopo ni ng'ato time to onya yudo yuto mare kuom gik mouso. Japur be dhi yudo ohande kuom pur. Koseyuto mose keyo to obiro yudo ohande.

Joma ang'eyo epichani, mae iluongo ni governor ma Siaya iluongoni Orengo. Orengo en jatelo maduong' Siaya county. To en kod nengo ahinya nikech aneno ka ochiwo kothe nee jodak ma Siaya, kendo aneno ka otene gi jotelo mopogore opogore. Ka endi .To kendo chalgi ni gi dwaro miyo jopur kothe ,mondo jopur. Koro jogi gin kod nengo ahinya nikech gi ng'iyo kaka jopur dang' yud kothe mar nono kendo kaka jopur dang' duok chien pesa ma gi tiyo godo seche ma gi puro.

Magi ee chalo jotich mag sirikal ma ochug'ne migao mar pur ma obiro ng'iyo kata obiro ng'iyo anena gik machamo cham. Gi biro ng'iyo anena koponi chamgi ni gi tuoche mage matimogi .To gi biro gi jowete gi ,ma gi tiyo godo. Bang'e ka giseyudo ni gik machamo chamgi gin mage to gi biro manyo yath kaka inyalo kony cham mondo chamgi endi kik kethre ahinya. Eyi gwengewa sani endi cham ema wa watiyo godo obed weche pesa, obed chiemo michamo koponi weche pesa to wanyalo cham wahuso to wayudo nweng'o moro mwanyalo konyo godo dwachwa moro. To nikech cham en gima ma ma nigi nengo ahinya koro chunoni nyaka sirikal migao mar jopur nyaka bi non ni ang'oma rach gi cham mopidhi.

Gi ma timore ka en ni nitiere jal moro ma oting'o okapu e ng'eye to opono majan kachiel kaachiel maendi en puoth chaye kata wanyalo luonge ni en puoth majan. Aneno ka jotich nitiere ka e ariyo, achiel ni e mbele ne, achiel ni e ng'eye, to gi pono ma jan ka gi keto e ng'e gi. Bang ka gi sepono majan to gi biro kawo majan gitero kar ku ma ilose majan to idhi ti iyiere maber. Koro mano e gi ma timore ka endi wan kuma ipone majan nitiere puothe ma opogore opogore iye ka aneno ka ogone gi opara to ku ma paro ni nitie endi en majan ma osechiek.

Ma endi en tich mar ng'wedo dek. Tich mar ng'wedo dek itime e aluora wa e yore ma opogore opogore. Ahinya ahinya, yo mokwongo ma watime go en ni joma mine ema dhi ng'wedo dek. Ka joma mine osedhi ng'wedo dek to.

Ma endi en tich mar olo ne cham mbolea. Kata dang' waluong go dho ngere ni fertilizer. Tij ni ber ahinya kendo ber ma ng'ato yudo kuom tijni en ni sami emedo mbolea e cham to mbolea medo miyo cham wuok maber kendo nyak motegno kendo wuok madongo dongo. To bang' ka cham owuok madongo dongo matiende ni japur dhi bedo gi yuto mang'eny. Seche ma japur obedo gi yuto mang'eny, idhi yudo ka cham gi endi wuok mang'eny. To kose wuok mang'eny, japur nyalo tero gi e chiro. Kosetero gi e chiro to yudo yuto mang'eny. Koro mano e ber ma ng'ato yudo.

Gima timore ka en ni waneno ka nitiere jal moro gin rowere ariyo ma olo ne cham gi pi. Maendi chalo alot mopidho. Koro o olo negi pi gi ndow mitiyogodo kiolo pi. Jal machielo cha be waneno ka timo kamano. En osetuomo pi koro owuotho kodhi olo. Jal mar ariyo to ose sombo pi koro okuoyo ne alode gi pi. Koro mano e gimatimore kaendi. Nikech alot ni kok okwo ne pi, kopo ni en ndalo oro to alot nyalo tho mok tim maber. To kopo ni ok en ndalo oro, ko ol negi pi to omedo miyo alot nyak maber.

Ma endi en chiro ma anyaneno kanitiere ja uso. To anya neno kanitiere ja nyiewo. To ja uso ni aneno ka ouso gik mopogore opogore. Aneno cham ka. Aneno oganda. Aneno nyaka njugu e yie ka. Bel be aneno ka. Koro ja uso nie en opimo ne ja nyiewo. Ja nyiewo ni obiro nyiew oganda. Koro kopo ni ok obiro nyiew oganda, ochalo japur ma seche moko okelo ne janyiew cham mondo ousne. Nikech iyudo ka jopur ngeny gi ok gidhi ga e chiero kendgi to gimanyo jok ma uso ga ema uso ne gi chambi ggande. Koro gima timore ka aneno ka ipimo cham moro machalo oganda. Ipime. Kosepime, to ikete idwa use po nono ji japur ema okele. To po nono mano janyiewo to ene mipimo

Gima biro e pacha kaneno gini en ohala mar uso ring'o. Kaendi chalo slota maji biro to waro ringo to dhi uso. Kaendi aneno kanitiere ja uso ma uso ne jowero ring'o. Gima biro e pacha kaneno ring'o mang'eny gi, en ohala mar jo bucha. Ohala ni omit goyo kendo ng'ato nyalo paro ni oyot goyo. Mak mana ni kok ing'eyo kika ring'o chal, ikia ring'o maber kata marach to ohala ni nyalo goyi piny. Koro mano e gima biro e pacha. Mar ariyo gima biro e pacha en ni ring'o niendi kose thole mobule to onyabedo ring'o mamit sana nikech anene onyalo bedo ring'o mayom am onge choke mang'eny. Koro mago e gik mabiro e pacha.

Ma endi en ratuon to kendo onyalo yudore e aluora wa. Ratuon ni itiyo kode e kinde kata seche ma itedo. Ratuon ber ahinya kendo en gi nengo. Omedo chiemo dhadho. Chiemo ok bed maboth both. To oketo chiemo bedo mamit. Koro ratuon ni to yudore e aluora wa to mago e gik mitiyo kode. To gima chielo mitiyo kode en ni jomoko tiyokode kopo ni ng'ato oyudo ajali kata ng'ato ong'adore matin to itiyo kode e chungo remo. Koro iyudo ka ng'ato kaw ratuon to kete kumo ng'adore no to remo chung'. Jok moko be tiyo kode e yore mopogore opogore. Jomoko be tiyo kode e lemo. Ok aler ahinya gi wach lemo gi ratuon, to asebedo kawinjo ka jiwacho ni gitiyo gi ratuon e seche gi mag lemo.

Gima timore ka en ni mae mokwongo ochalo chak. chagni opime ndope to magi chalo ndope mag nyiedho. Koro a aneno kaendi ka gin ndope abich opime chak mopong' eiye. Koro gima timore kaendni en ni nitiere ng'at moketne chak kamaendi ma ang' biro kawo chak bang' seche mamoko .Mar ariyo chage seche moko inyalo ketgi kama kirito ng'at moro obi tonyiewo gi kuma gintiere no. Koro magi e gima timore kae endi.

Gima biro e pacha ka aneno gini en lori, mokwongo ma isombo go osigo, ka itero kuonde ma opogore opogore. Ka aneno tiponi, to aparo ohala mar sombone ji gike gi moko, kitero e chiro mondo jouso odhi ousi. Koro ahinya ahinya gima biro e pacha e ni nitiere ndalo moro mane aneno, nagombo nyiewo tuktuk mondo ating' godo osigo ka agolo e chiro mar Kibuye to atero kuonde ma opogore opogore. Nagombo kendo ni nyaka amany kata lori moti, mondo amany chiro ma ji ngénye, mondo asomb osigo ka atero kata Mamboleo. Koro mano e gima biro e pacha, en ohala ma anyalo timo kod lori ni endi.

Ma endi en nyuka ma oket e agwata, to gi ma ne otimore na gi ma omiyo ahero nyuka ma oket a agwata en ni ya, ndalo moro ne adhi limo dawa to dawa ne tedo nyuka mamit ahinya. Koro chieng' moro ne adhi limo waywa moro to otedo na nyuka, to nyuka no ka ne osetedo na godo to ne oketo na godo e agwata. To nikech agwata nitie yo moro ma mi iting'e godo mondo kik oluar piny ne ok ang'eyo koro ne akawo agwata ating'o to ka ne oromo ni koro asemadhe adwa kete piny to ne ok akete e kikombe kata we wi san moro mondo mi kik opukre. Koro ne akawo agwata ni endi ma ne akete e wi mesa ma ne nyuka tee opukore na. Koro ka ne adok ir dawa ma ne ohero tedo na nyuka to ne oyudo ka asepuko nyuka ka waywa. Koro ne ochuno ni opuonja kaka onego bed ni itingo agwata kata kaka onego bed ni imadho nyuka ki itiypo gi agwata.

Maendi en tich mar pono apilo, tich mar pono apilo ok en tich mayot, too anyalo puonjo nga'to kaka onego opon apilo, koro apilo kaipono to onego ium umi mondo kik ing'weye ahinya nikech apilo kech kendo jok ma pono apilo wahero nyisogi mondo girwak gima giboyo go lwetgi ma idendo gi dho nge're ni gloves, koro in gi gloves iumo lweti gi umi koro onego bed ni ikete kuma oyawre ok kuma odiyore odiyore koro mano e yo ma anyalo puonjogo nga'to kaka onigo opon apilo

Maendi en tich mar pitho alot ndemra, tijni kaka itime e aluorawa kata kaka anyalo puonjo nga'to kaka itime en ni mokuongo' abrokone ni alot ndemra lagore koro nyakokete yien moro kata osiki moro kata olosne gimoro ma onyalo lagore ire, koro mokuongo' kasekone mago to abironyise ni omany kothi mar ndemra, kothi mar ndemra abiro kone kika chal, kasenyise kika ochal to abiro thi manyo e chiro. Mar ariyo abro nyise ni omany kako onyalo bedo ni en gi pi machiegni ko po nononi en ndalo mar oro to ka ok en ndalo mar oro to abrokoneni onge'ni kuma en tiere gode koth nyalo yudo ndemra ni, koro abrinyise ni ohik puotho kata ohik kasuku ma idwa pithe kata obed mana ni en gunia, abronyise ni oket kothi e gunia to oholne pi.

Gimatimorekani eni aneno ka miyo moro nitiere ka, manga'do ogada to ong'ado ogada oterone dhoge mondo ocham, koro chal ni miyoni nigi dhok gredy nikech ng'enyne dhok gredy ema inga'donega ogada, koro sechegiendi en saa moromo mar miyo dhok chiemo emilosonegiga ogada, koro engi beti elwete emonga'do ogadagie, kendo gimatimore kae machielo en ni enie puotho, ogadagie nenore ni opithogie e puothe, koro mano e gima timore kae madanga' wachi seche ma miyono koro nga'do ne dhiang' chiemoni.

Ma, ka wan e chiro, ma iuse gik ma opogore opogore. To gima omiyo ahero kaendi en ni ndalo moko mane auso e chiro, ne auso ga mandas. Koro ka ne auso mandas, to ne ayudo pesa mangény ahinya. Ne akao mogo bale achiel, mano ema ne achako go, to auso ma rum. Koro ne iyudo ka ji ne rem ka ne akawo bale achiel kende. Koro ne adhi ma koro obedo ni akawo bale kata ariyo, tatedo mandas ma mandas rum. Koro mano e gima ne otimore kar e gima omiyo ahero, kaendi alwora mane chiro, kendo kuma ahinya ahinya, itede mandas gi e.

Gini ni kod nengo ahinya ne jodak manie alworawa. To nikech itiyo kode e tedo, mae en achiel kuom yore ma nyasani ma itedo godo. Iluonge ni Progas. Progas ni endi en gas malongo ahinya. Ma mine ohero tiyo godo ahinya ahinya. Jok ma mine ma odak e taonde. Koro progas ni endi seche ma itedo kode, iyudo ka oonge iro mangény, kata inya tedo kode ma ok olil nyaka sufria mitede. Kendo progas ni endi ka ngáto tedo kode, to otedo piyo ma piyo. Kosetedo piyo ma piyo jiyudo ka jiyudo chiemo e wang' sa. Koro mano e gima omiyo gini nigi nengo ahinya e alworawa, ne joma ongéyo tiyo kode. To kendo ka po ni ok ingéyo tiyo kode to ok onego iti kode nikech onyalo muoch mowang' ot.

Maendi en alot skuma, alot skumani chalo ni en gi tuo, en gi tuo omake ma mako alode mag skuma koro en gi kute kute matindo machamo itgi, koro mano e gima osetimore kae ma japur dhiyudo hasara kuom wach ma otimore kaeni, koro mondo japur okonyre mondo kik oyud hasara ahinya odhimanyo yath to ogoyo ne skumani to kanitiere skuma mamoko be manie e puotho kae be obirogonegi yath ma owinjore mondo kik oyud hasara ahinya. Mar ariyo obrongi'yo ni gin tuoche mage ahinya ahinya ma makoga skuma seche ma opithogi kuma en tiereni kendo gi aluorani, koro mago e gima osetimore kendo wageno ni japur kendo kopitho skuma kendo to tuo ahinani mamako skuma ok bimake kendo koro mago e gima osetimore kaendi

Ma endi en okuodo momako dhiang' kata nyalo bedo chiae moro amora. Okuodo mako dhok ma ok ler kata nyalo mako guok kopo ni ok ler. Koro gima onego tim mondo okuodo kik mak dhiang' en ni onego ong'e ni kuma odakie kund dhok ler. Kendo gima chielo monego ong'e ni gibedo sprayed sa ka sa mondo mi okuodo kik mok ire. Okuodo komoko ire to iyudo ka gibedo ka gionge gi teko kendo ginyalo gamo tuoche ma opogore opogore. To mago kotimore tiyudo ni kopo ni en dhiang' ma gradi to on onyal golo chak malongo. Koro obedo ka oyom yom ma seche moko onindo aninda mang'eny, onyalo ngat matuo. Koro onego bed ni wangiyo ni oler kumodakjie be ler mondo mi okuodo kik make nikech okuodo ok en gimoro maber.

Ma endi en tich mar luoko dhok. Gima timore kaendi en ni dhogegi endi itemo matek mondo kik okuodo mak gi mondo kata kik gibed gi tuoche moro amora. Koro maendi japur mong'eyo kendo japur malong'o ma osetegno e weche pur gi ema ong'eyo ber mar miyo oluok dhok mondo dhok obed maler. Sam iwe dhok olil manigi okuodo irgi to kund dhok bende ok ler. Iyudo ka dhok ok nyal golo chak malong'o. Gibedo dhok man gi wasiwasi ma ok nyal kata mana dhi kwath machiem maber. To magi timore nikech gin midekre magiyudo kopo ni dendgi ok ler. Okuodo osedhodho remb gi koro giwinjo ka gituo. Koro mae e gima timore. En ni kaendi en kuma iluoke dhok momdo dhok obed gi ngima maler mondo gidag gi ngima mokwe.

Ma endi en yo manyasani ma ji ohero tiyogodo ahinya ahinya kuom cham magipidho e puodho. E dho ngere ma iluongo nu mulching to itime mondo kik pi rum e tie oduma. Oduma no obed ni en gi ng'ich matin sa asaya nikech seche moko iyudo ka en ndalo oro. Koro okonyo oduma e yore mang'eny ma opogore opogore. To achiel kuom gi kaka ne asewacho en ni okonyo oduma mondo kik chieng' tuo tie oduma ma oduma dong' kotuo ndadalo mar oro. Machiel ma dang' awach nie endi ber ma iyudo kuom gini en ni japur niendi yo mopuro go niendi odoyo maler kendo opidho oduma e laini maler. Koro ber mar timo tich maler ni endi en ni japur ni dhiyudo yuto maber. Odhi nuang'o nueng'o moromo nikech yo maler ma orito go puodho.

Ma endi chalo yath ma itiyogodo e puothe. Ogeng'o gik ma opogore opogore. Onyalo bedo ni ogeng'o tuoche kata kute made mak cham kata gik mipidho e puodho. Koro gimomiyo gini ni kod neggo ne jodak me aluora wa en ni seche moko ma ineno ka japur opuro puithe maber to en gi geno ni obiro yudo nwang'o yuto malong'o kapo ni piny osechiek. To kopo ni jatich japur okoyuto yuto malong'o to matiende nitiere gimotimore. Nyalo bedo ni koth nong'ade kata nyalo bedo ni kute nodonjo ne e gik mopidho. Koro egimomiyo yadhni to nigi nengo ahinya e lauora wa nikech okonyo kendo ogeng'o tuoche kata kute madedonje e chiemo kata gik ma japur opidho.

Gik ma nyien e kinde ma biro ma agombo timo kata ma agombo loso gin gik ma opogore opogore to kendo gin gik mang'eny. Mokuongo agombo ni abed gi ka gi abed ja pith mar dhok kata mar gwen to gine ma da aher kata de agombi ni mbele ka biro kae to alos gi mondo ayud gi mondo abed kod gi.

Ma endi en mo michwako. Mo kika tiyo kode en ni anyalo chiedo kode, chiedo mopogore opogore. To ahinya ahinya gima aneno e tipo ni to aneno ka gima chal ni noda chielo tong' e yo manyasani to oketo mo mang'eny. Koro gima anyalo wacho mar chal moro amora kaka ne atiyo kod gini en ni ne achielo kode chips. Kase chielo kode chips to modong' ne achielo godo bajia.

Ma endi en cha chak. Cha chak ni endi en chiemo mamit ahinya kendo mani gi dhadho. Koro yo manyalo loso godo chae ni en ni mokwongo abiro kawe to akete e sufria mana kaw chak. Kasekaw chak to akete sufria to abiro kaw pi to a ole. Basto a ole majan kopo ni jok mitedo negi tiyo gi majan. To kopo ni jok mitedo ne gi ok ti gi majan to abiro chwake achwaka kaka en no. Nikech kasechwake kamano to abiro tiyo kode gi cocoa. Abokete mesa. To po nono ni jok machwako ne go dhi tiyo kode kendo tiyo gi majan, to kaka ne asewacho ni kaseole pi ma aolo chak, to aboweye ochwakore achwaka to seche mo ochwakore ni to aboketo rosemary e yie kanyo mondo oichwakre godo. Bang' dakika matin kobiro walo to achunge. Kasechunge to akete e thamos kata aole jagi. Kase ole jagi.

Ma endi en mo mar tedo. Mo tedo ni endi kite ma ahere godo en ni omiyo chiemo bedo gi dhadho mamit. Omiyo chiemo bedo ka yom seche michame cha. Kendo mo ni endi inyalo tim kode gik mopogore opogore e jikon. Inyalo los kode salad. To kendo kiseloso kode salad, salad bedo mamit. To machielo mamora kanene to aneno seche moko inyalo dwal kode ngano miloso go chapat. Koselos go chapat kata inyalo ti kode e kuom chielo chips. Mo ni endi kite mang'eny mok omora godo en ni seche moko kopo ni idwa tedo giri moro mamit to nyaka iyude ka entiere ekika inyalo bedo gi thuolo mar tedo. Koro kite mamora maber en ni omiyo chiemo dung' be mamit. Chiemo be dung' mayom mamit. Kendo chiemo bedo gi dhadho maber ahinya.

Gima biro e pacha kaneno gini, mokwongo aneno jal moro manyiero mogwom e fridge matindo gi endi. Koro an gima biro e pacha aparo mana yare chon kane achako tija mokwongo, ne an gi fridge matindo gi endi to noting'o gik matin to ne en fridge majaber. Koro kaka ma jaber ni endi, nomora ahinya nikech onge gik mang'eny mane aketie kaluwore ni ne an ng'ato achiel kenda e ot. Koro magi e gik mabiro e pacha. To machielo aneno ka oket alode moro e fridge kaendi. Matiende ni odwaro ni alode ni kik kethre. Koro gino mabiro e pacha kendo aneno ka oketo be karot bende gi nyanya basto oting'o dania be e lwete. Koro ahinya ahinya gima biro e pacha kopogore gi kika fridge ni tin to en weche kaki kano chiemo kakikano.

Ma endi en kich. Maendi en od kich ka kich be ni e iye. To en kod nengo ahinya e aluora wa nikech kich mokwongo watiyo gi moe cha. Wakete e mukate. Kendo mo kich konyo wa e gik mopogore opogore. Mopogore kiketo moe cha e mukate, kendo inyalo madhe seche ma in gi ahonda. Ahinya ahinya ne nyithindo matindo tindo. Koro kich nigi nengo ahinya nikech okonyowa bende e aluora wa e weche ma opogore opogopore. Od kich ni endi be nitiere kaka itiyokode e weche mag thieth. Koro jok mong'eyo biro nyisi ni nyathi ka fuolo to onego bed ni od kich ni endi nitiere kaka itime to imiyo nyathi to yathi madhe kijiko achiel to onyalo konye e kelo teko mar del. Kopogore gi kich mamoye wachomo ni endi.

Ka endi nitiere viuongo mi itedo go chiemo ma opogore opogore. Achiel kuom gi aneno mi itedo go chaye, aneno mi itedo go mchele, aneno mar apilo, gik ma opogore opogore. Koro gin ni endi ahere ahinya kendo ma haero nikech omiyo chiemo dum ma mit, obed kata mana chak, ki ikete mae chak ma tis ti ibiro winjo kanyo dum mamit. Machielo gi ma omiyo ahere en ni, okonyo ji mondo ji oher chiemo kata ka po ni dhogi ne ok mit to ka isewinjo suya ne no, to ibiro manyo kaka ichiemo koro koro kit gini endi ma ahero to ng'eny ahinya to de awach mana mago ma tin gonde e seche gi.

Ma en okapu ma olos maber gi lony manyasani kendo gi lony machon. Okapu ni ber ahinya nikech okonyo wa e ting'o gik mopogore opogore. E tipo ka endi aneno ka okete sahan gi gike jikon mopogore opogore. Achiel kuom gi anenoo ko oum. To achiel kuom gi okete sahan. Koro gini thoro yudore e aluora wa kendo itiyo kode e yore mang'eny kendo itiyo kode e dwaro mang'eny. Inyalo dhi kode echiro minyiew chiemo ikete yie miduog dala. Machielo kendo, kopo ni idwa dhi kata ka wendo inyalo kawe tisoye gikegi matindo tindo basto iwuok idhi ka wendo. Koro gini ni kod nengo e aluora wa kendo watiyo kode e yore mang'eny kendo e yore mopogore opogore.

Gik makelo mor ng'eny ahinya e tipo ni. Mokwongo, aneno ka ma japur mapuro gi punda miluongo ni faras. Koro gini tomako dhoka nikech pok ne aneno punda kata faras mapuro. En gima kelo mor ahinya nikech okonyo japur iko puothe. To kendo ginyalo konyo e yore mopogore opogore. Koro aneno ka gini kelo mor ahinya kendo aneno ka japur iko puothe maber kendo ma endi be kelo mor ahinya. Koro gik mang'eny makelo mor kae.

Gima timore kae en ni aneno ka nitiere dhiang' moro ma igolo chak e ng'ute. Koro jogi endi to aneno ka gimako ng'ut dhiang'. Nitiere nyithindo moko ariyo. Achiel omako ng'ut dhiang'. Achiel ochiko agwata e ng'ute. Basto gichwoyo ng'ut dhiang'. Koro gima ang'eyo ni gidwa madho remo ni. To nikech ma endi achiel kuom yore ma gichiemo godo. Jo maasai odake pinje motuo makata puro malong'o ok ging'eyo. Koro mae achiel kuom yore magidake ma ginyalo konyoregodo.

Tij ni to ahero ahinya. Ma endi en tich uso kata nyiew gima waluongo ni smokie. En chiemo mamit ahinya kendo en chiemo ma ji ohero ahinya ahinya rowere matindo. Koro an gima notimore na gimomiyo ahero gini en ni ndalo moko kane an gi ich nahero smokie. To ka nahero smokie nanyalo dhi kuma iuse kata itede to abiro nyiew kata kaka kanyo olil kata ler. Koro gimomoyo nahere ahinya nikech nomeda teko mane kane opo ni awuotho to nanyalo wuotho kategno. Koro smokie gi endi en chiemo mane mora. Kendo ne anyalo chame sa asaya mokabedo gi pek moro amora kane achame.

Ma endi en puodho ma pi opong'o. Koro japur nopuro maber moketo chambe kata gik mopidho e opara malong'o. Koro koth kobiro, to oywero gi te. Koro mano e gima timore ka endi ni koth nochwe mang'eny ma pi opong'o chuodho e puodho ma onge gima inyalo timie. Koro mane gima timore kae. Machielo be gima timore ka en ni japur ni endi no en gi piodho maduong' ahinya to pi nokoime te. Pi noimo mana bathe moro matin to modong' to noweyo. To nikech puodho ni endi ok nogone oula maber e gimomiyo pi nodhi mopong'e. Koro onego bed ni japur sech mosepuro kata seche mopuro to goyo oula maber mondo kik onuang' asara ma onuang'o kawuono nie.

Ma endi en dero. Dero en yo manya chon mane watiyo go kuom kano cham kata gi gik mopogore opogore. Koro gik makelo nengo kata gik makelo mor ahinya ka endi en ni dero ni seche ma ngato ose ritho to obiro kaw chambe onyalo suso kata onyalo kane kaka entiere no. Ahinya ahinya dero kelo mor nikech mokwongo ne ok ochuno mondo irit dero. Kata irit oduma isuse kiki kane e dero. Ninyalo kane kaka entiere no mondo kapo ni iyudo nafas to inyalo suso odumbi ma ikane kata iti kode ka oler. Koro mago e gik makelo nengo ka. Osire gi ludhe kendo idhi ketne wiye maber mopogore gi wich mar mabati.

Ma endi iluongo ni sunflower. To kendo othoro yudore e aluora wa nikech itiyo kode e yore mang'eny, yore mopogore opogore e aluora wa. Koro sunflower ni endi en sunflower mose tuo. To koro onego bed ni ikawe to ithinyo ne moe to igolo ne go mo. Koro oyudore e aluora wa to ahinya ahinya mano e gima itiyo kode e aluora wa. Mane wech mag mo gi. Jomoko be nyalo bule to chamo kodhi ne ka ose bule. Koro mano e kaka othoro yudore e aluora wa kendo mago en gik ma morowa ka wantiere e aluora wa.

Ma endi en mtura ,mtura mit ahinya kendo en chiemo ma wa hero ahinya. Koro yo ma aanyalo chame go en ni ya, mokuobngo kose tede ti ikete e chumbi, ikete e pilo, ka oseket ma go to niteire gik ma inyume mi iluongo ni ochuri. Koro gi ja cham ochuri to ibiro kawe to inyume to ichame. ti nikech an ok ahero ochuri nikech ok angeyo gi ma en, awinjo kiiwacho ni en losruok mar dhiang. koro be ok de angis ngato mondo be oher ochuri. Kor ki idwa chame ma onge ochuri to kaka e asewacho ibiro kawo ti iolo e chumbi, kiseolo e chumbi, toiketo apilo kiseketo apilo to ichame kakak en tiere go no.

Tijni en tich ma ber ahinya kendo en tich ma ahero, en tich ma inyiepe kata dang' awach mi itimo shopping. Koro ahero timo shopping ahinya ahinya ka an gi manyonge kata pesa ma oromo nikech angeyo ni ka asetimo shopping to ka adwogo dala to weche ma thindo thindo mae gik ma rumo e ot ok abi bedo godo. Koro ahere nikech omiyo wa nafas mar ngiewo gik moko gi pesa ma piny di chiel. Koro mano e gi ma omiyo ahero tijni nikech okonya e yore ma opogore opogore.

Gima biro e pacha ka aneno gini en ni mokwongo nyathi matis ni nigi tuo ma iluongo gi dho ngere ni kwashiorkor. Kwashiorkor mako nyithido ahinya ahinya. To moloyo nyithindo ma ok yud chiemo maber. Uyudo ka nyathi koso aina mag chiemo ma e dende manyalo konyogi mondo gibed gi ngima maber. Koro jochan ahinya ahinya ema seche moko nyalo bedo gi tabu ahina ni endi. Koro mago e gima biro e pacha to moloyo aparo kaka chon ne nitiere migepni mane ochung' ne wech gi endi mondo kik nyithindo ogam tuo ma Kwashiorkor. Nikech en tuo no ma ka nyathi oyudo to obedo gi rem ahinya e iye. Obedo gi rem ahinya e dende. Makata koro kata dhi sikul seche moko nyalo tame. Koro mane e gima donje e pacha ka aneno tipo nie.

Tij nie en tich ma ber ahinya. En yo machon mane inyalo swek godo. Ma endi seche moko iyudo ka in gi gik monengo iswagi monego osonyre matindo tindo. Korom iyudo ka ikawe tisoye yie kanyo to iswage iswage tobedo matindo. Mak mana ni epiny masani, nitiere lony masani maji tiyogodo mondo mi oswag gik moko. Mokwongo nitiere gik ma waluongo gi dho ngere ni grater. En itiyo kode mondo oswag kata onywas gik moko matindo tindo. To ento nyaka oti gi sitima kata dang' waluong ni mach. Ichuoe to irego go gik moko kaka idware. Egimomiyo tijni tinde oselokore e aluora wa. Ok time kama endi kaka anene e tipo ni. Tinde oselokore kaka ti itiyo kode.

Ma endi en puodho ma ibeto. Koro yo ma anyalo puonjo go ng'ato en niya. Abiro kone ni koda beto puodho nyaka obi kohikore malong'o. Obed ni orwako gumboot. Obed ni en gi gloves morwako e lwete. Kendo obed ni en gi gik mag tich ma ibeto go ahinya ahinya machalo kaka beti. Kata gi luth moro ma biro konye bende mako godo ko obeto. Koro kaka kase kone kamano to abiro nyise ni ochako beto kuma oneno. Kendo kuma chiegni kode. To obeto mos mos kosudo mbele. Obobeto gipiny ok obet gi malo kowaro godo wi buya. Koro obeto gi piny to sudo mos mos. To kendo seche mobeto nyaka oti gi gik malong'o mibeto godo.

Ma endi en chiemo miluongo ni sambusa katinyaluonge ni samosa. Luore gi kiki iwinje. En chiemo mamit ahinya ma watedo e ahinya ahinya e aluora wa. Kendo en chiemo mamit ahinya man gi ndhandhu. Koro kaka anyalo loso chiemo ni en ni mokwongo achwako dengu kata iluongo ni ochiago machwakre mayom. Kochiago osechiek, to ibiro loso chapat marep rep. Kiseloso chapat marep rep, to ibiro loso ngano moro mathwin modhiek odhiek tiketo piny. Koro ibiro kaw chapat marep rep ni to ibane kaka chal e pichani. Kise bane to ibiro olo ochiago e yie. Kise olo ochiago e yie tibiro kaw ngano modhiek odhiek timuone.

Kit gini mahero ahinya to ok ane. Ma endi en mahuwa. Mahuwa ni iluonge ni rose flower. En kit wasungu jo rochere emohere ahinya. To an kaka jaluo, ok ahere ahinya nikech onge gimomedo e ngima na kata gimomedo e denda. Koro ok ahere ahinya. Ober mana kanene e tiponi kata kopo ni adhi e puodho mipidhe. Tokane kane ka nitiere lokruok mobokelo e ngimana ma miya koro ahere ne. Nitiere gik mahero to en ok apar ni en achiel kuom gi. Koro kit gini endi mahero to onge.

Ma endi en oduma mopidhi ma koka yae low. En odiochienge manok nyaka ne pidhe. Koro gima timore kae en ni aneno ka miyo ni mor ahinya goduma mopidho. Koro ojowe e lwete mondo goye picha. To mar ariyo, aneno ka nitiere oduma moko ma ok oyiki e buo low. Koro gin to ok gi ti. To mamiyo ni oting'o e lwete ni chal ka gima odwa kete kumoro. Ogole kuma ne entie tokete kumoro machielo. Mondo oti mayom. Nikech samoro o onge laini koro okete e laini mondo oti maber.

Chiemo ni iluongo ni matumbo. Matumbo en chiemo mamit ahinya. Kendo ma ji ohero. Matumbo ni to kaka anyalo chame en niya, anyalo toke to aketo gi michele bathe. Michele to be ok omit go ahinya. Omit mana gi kuon. To ikete apilo. Kisekete apilo to ichame gi kuon marachar. Skuma be ikete bathe kanyo. Skuma ma green mok ochiek maber. Skuma no be itede gi mo gi kitungu kende. Ok ikete nyanya. Kata kopogore gi skuma, to inyalo keto kabich ma ok otedi mong'weyo ang'weya much mo gi much mach. A a ong'weyoo much mach to ong'weyo mo malong'o. Koro kabich ni emikete bathe gi kuon marachar tichame godo to imedo gi chak mar mala.

Magi gin jopuonjre ma puonjore tedo. Aneno kae ka gin gi japuonj gi ma man gi lony mar tedo. Gichokore kanyachiel. Kendo ipuonjo gi yo mar tedo. Gimor ahinya kendo giketo pach gi kagineno kendo kaging'eyo malong'o gima timore kata kaka japuonjgi tedo chiemo. Japuonj ni chalo ka ng'ama nigi lony ahinya. Nikech kata yo ma ohikore godo, lepe kaka orwako motwe nyaka ogudu mondo mi kik yier olwar e chiemo. Kachiel kuom jopuonjre mabedo nobed gi lony be opuonjo ma be orwako ogudu mar tedo kod law marachar manyiso ni giler e jikon. Koro mane gima timore ka en ni japuonj nyiso nyithinde yo mar.